Eng' kirindaet ap kisireek igere ile kerip tililindo atkan kora, iun gei, ion ngoroik che ishepe, imae ngoroik kosaya komye, atia iger kora kole kiakik ,sesenik ak pusishek ko kesut siko isto kisirechotok amu icheget che iyaptai kong'ete ke komasta ege akoi age, amu icheget ko pendati missing'. Pendati eng' tumdo kowasati ola tugul ole samis. So ngikirinde cha tugul cho komaitu kot anan ko manyorun kisireek atkan kora.

Eng pichainito okere pichait Nebo huduma center nebo Turkana nebo oeng okere huduma center nebo kibra akityo pichait nebo somok ko huduma center nebo Lamu nebo ang'wan ko huduma center nebo Embu.

En tetutikuk chebo kila betut ko nganget koron saa moja ak nusu okere olee koun kee korong ak akatar aunikee ayee chaik, asit kelek akityo abir baas ing'oroik cholochi betunotok ng'o ko kasit nee official nemokotin en suut anan ko tukun che casual komuch alach akityo bai sait somok kokaamande.

Ki minet ap teronik ko ki kakraran kapsa eng' keny ak apwati gogo nenyunet kotindai tereniik che echen che kikichope ngwek, kechope peek, kechope amitwogiik alak ko kikikonore peek che kaititen che kiee. Ki pa kamanut amu teronichotok ko kicham koripei peek ko tililitu ako kiripe kokaitititu amu makoi iim ngo lalang'it anan ko kaitit emet i, ko makonu shida age tugul anan ma konu kaimutiik alak tugul. Kaek nguno amu kikoet technology nepo emet. Ko amu kikoet pandaptai nepo emet i, ko ki koit tuguk chepo kisasa che kimuchi kepaishe ako terteren , imuch iute eng' nyumnyumindo ako tindai amu kosupge ak muswoknatet ap kasari konyumnyumen kenyoru ako kialdai eng' ola tugul. Imuch angot icheng' eng' simet ak kiyakun konyo ako ole imitei, llakini teraniik che kipa keny ko mainyoru amu mamitei ole kenyorchin eng' komasta agenge ne tos kiyakun anan ne tos ial ak keipun kopwa ole imite.

ndaro pichaini abwati neko ketilchin siyok, ngokoikitun siok mising kouitu ngopendoti, ngwanen kelyek, amun yekoikitu siyok kokwalakse kookwale kochute bendo orit sikongwanit, ripikab kiakik chetilchin neko siok sokonyor nyumnyumindo kobendote atkan koraa.

Eeh nii ko mwaita nee atkan kora kenyorchin kiakik anan ko nekoo yoon kienye, so nii ko mwaita kikeny keboishen mwaitok kikuren kure ndokokekur anan kisus, ngisus komong'u mwaita, so king'otomo koit mwanik chuueb kasari kikiboishen mwanichu kechope amitwokik, kichoben ing'wek ak kisuse tukuk tukul chebo kaa, so kimwaita ko kikararan amun kikiboishen kimokitindo kii aketukul amun kibunu kiakik, mou chuueb kasari chekichoben kiteshin iin kitesyin kerichek kikararan eng' borwekyok kimokokonu cancer anan ko isiriat eng borwekyok.

konoret ab kokwet ko kit nekararan kabisa amun bik Chemiten AK cheyae konorutik choton anan kobik chenamu rabinik choton ko bik Chemiten gei AK bik chebo komasta aenge anan ko kokwet agenge AK bik cheigen gei ako ngomii konoret aketugul kokimitigei bichu amun iginitegei ko giligei koraa kotareti bik alak Komi chi nikachariren kitigin ko kimite noton sikosiki kogilgei sikosich rabinik amun imuchi konorwet, kekonori kila wikit kokabek wikit so kobaishen rabinik choton kobaishen bichoton en bik cheigen gei kokimite gei amun iyete koraa konoret amun komii konoret komii koimuche ko le isome kitigin ibaishen iwe iwegu isam kora kitigin akiwegu so ki me kararan akobo kamanut kabisa

En yu akere sapuriet ak sakitiek che kakinde peek orit. Chu ko kerichek ap kipkaa che kipaishen atkan kora. Imuchi koek tigitik, imuch koek pertet, imuch koek sakek i, ako ma ketit age tugul. Atkan kora komi ketiik che kikemwa kele chu ko kerichek .So ki yoi ak peek i, ak kinde ma ak kiyoo eng' kasarta ne koi si kosikchi komang' supukchik asikepaishe kekachi lagok anan ko piik che echen. Ama piik che echen ichegei angot lagok anan ko piik alak tugul che miandos kekachin pechutachu asi ko ee. Sakitiechutachu kepaishe kekirindae anan kinyae mianwagik alak tugul chepa kipka.

Sametap chepkondok ko ki ne kararan ako melen ni ne kotau. Ki nepa keny, ki nepat keny. Ko samet ap chepkondok anan chi si kosam rapinik anan ko chepkondok ko ka muchi komeche kopaishe amu kanyor maket ap kepaishe chepkondok ako memuchi kopaishe chepkondochotok lakikinintindai kamang'unet kole nyoru rapinichotok eng' petushek chemi tai. So kotareti piik chepkondochu amu imuch ial chi ki ne kemache ial si tun ialde inyoru rapinik che chang' kosir che kiiale, ako sikchin iwekte rapinik che kikesam ak inyoru chi faida neng'ung'et. So rapinik chepo samet ko kikotaret piik, chemung'arainik che chang' amu imuch kosam chi rapinik ko ale tuguk che mache koalda anda kakonyor chi melekta nyi kowekta rapinik ap pich. Lakini nguno nda mami rapinik chepo samet ikere nguno ile mamj kasit ne tese tai, mami mung'aroshek alak tugul che tese tai ako katinye chito maket koyai mung'aranatak.

Eng' kasari ko korom kapisa rispset ap porto anu amitwogik che kiame atkan kora ko amitwogik che kiale eng' dukoshechu. Ko dukoshechu akichek ko ale piik rurutikwak anan pekune piik rurutikwak imbar ko kakopaishe kerichek che chang', mo kakopaishe kerichek che kirindai mianwek ap minutik. Ko kerichechutok atkan kora inyoru kotindai shida eng' porwek ap piik, koipchin piik kewelutik che chang'. Nguno ko ui asinai, kou nguno pendo ne iale eng' duket ko much kakirutchi teta kerichek, ko makoi inai ile une kerichechotok. Une eng' portap chi anan kimugul met kerichechotok. Nguno ko ui kapsa inai anan ui ripeng'ung'. Aya iame chi amitwogik ap kipka atakan kora, ametwae, ame ame sukaruk, meame nee. So ui kapsa ripset ap porto.